tijni ipuro puodho maber kasto bang'e ikawo kodhi to iwito e puodho kanyo tiweyo nyaka ti maber bang'e to idoyo puodho maber nyaka onyag maber

An kane awuok ka ajaloch, ba ayudo okombe ne adhi bakano okombeno e kabat maber kinde kinde kane ang'iye to aparo kit loch mane aloyo.

Somo mar mbu ema biro e pacha. Mae en kit somo manyasani ma osewuok ma kendo rowere ipuonjo gik mangeny e mbui.

Daktache ng'anyo en shida kendo en pek maduong' ahinya. Seche moko gik thieth onge, seche moko be iyudo ni yadhe monegobedni imiyo jotuo orumo kose kantie to okng'eny ahinya.